Mũgĩkũyũ oigire wa maitho ti wa rũthiomi koguo ona ũndũ ũrĩa ingĩona wĩ mũritũ haha kuonia mũndũ no anga gũtukania ndawa icio. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũnene ingĩona atĩ mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩonio ũgĩka haha, tondũ weyonera ũrĩa mũndũ ũcio areka nĩ ũguo.

Mũndũ ũyũ nĩ macani aratua na macani mahũthĩkaga nĩ cash crop rũrĩrĩinĩ rwitũ icigoinĩ citiganĩte.

Niĩ ndĩna ciringi mirongo ĩtatũ no njũthire kamarĩ, kana kũigĩrĩra mũbira.